Otindiot notet nebo chito nemoche otoret alaa neomoche kotoretin en betut nebo toretet ko otindiot notet nekararan mising nebo toretoshek koityi chitukul, nitet ko kouu toretet notet notet ne en ing'uni jkomiten chito nee okteni anan chito neyoeke kouon chito ne kipiywet alaa chito nekararan notet kekuren Danwema neyoe boishet nekararan en biik, notet ko kenuu kouon makararan alaa kenuu inendet kouu chokora ak konyo kong'unget konyo koosomin kiit neimuch kwaam mara konyo kolenchin anee kotom omishe betushek somok ak kolenjin nitoreton kii aketukul nekiome, yoon koikochi alaa yoon keteben ilenchi koii ng'o komwaa inendet kolee aa Danwema ak kolenjin nitoreton okot beek alaan ko kimnyo aketukul nemiten en koo, koyon ketoret kokere kolee inyendet ko imoche toretet kobun alaan kokonin kekochi toreteng'ung, ko yoon koker kekochi toreteng'ung kotoretin inendet kokonin tukuk cheimokyinike alaa tukuk chotet chemara metinye en kong'unget.

Kiit neimuch keyai asikekirinda miondo notet alaan koroi eb malaria en olii omiten ko kiyok biik chotet chebo tililindo kobwa olomiten asikonetech inendet akobo olekiribtoke alaa oleterto miondo notet nebo malaria asimanam alaa asimabit en olee omiten, nitet ko konetishet nee ineken ak ko nekararan neibu biik alaa cheibu takitarishek chebo sipitalishek cheterter en emetab Kenya akobo koroi bo malaria, nitet ko konetishet nekonu icheket akobo olekikirindoito koroi bo malaria, notet ko konuu konetutik chekororon chekisibi asimanamin, kouu konetin komwoun oratinwek cheimuch istoenge komenyoru koroi, ko koon korobta netishek chekiboishen alaa chekindo olekirwen asimasusin umbu yoon irwe chito, keswach bukonok ak asnoshek chenekityin ak korikyok che imuch koib koroi bo malaria ndab en bukonok komiten umbuishek cheimuch kobwa konyo kosusin koimuch inyoru miondo.

Kerichek chotet chebo kipkaa ko aboisien mising en kipkoi. Nitet ko kerichek chekororon ago che ititootin che aboisien yon amiani ana ensait age tugul asimamian. Mau kerichek chotet chebo en inguni chebo sipitalisiek chebo sergali cheyon kaamin metit anan yon kegas komagararan metingung iwendi kobakegonin kerichek. Nitet koborchin borto anan yoe borto konaita kerichek siyan kemian kwamin kit agetugul en bortangung anan igas ngwonindo agetugul en bortangung iwendi bokekoninin kerichek. Nitet konoito borto asiboisien kerichek en atkan tugul yon kaimin borto. Nibuch kerichek chotet chebo kipkaa chue indurenik chekibutate anan chekibolote en osnosiek chotet cheu chepindoronik, tikitikab labotinik, sogosiek ak chotet legetetik, ko kerichek che kororon chebo kipkaa chekiboisien keyee yon kemian anan yon imoe simanamin miondo age tugul. Yon amin tingoek imuch ibaibut chito chepindoronik sogek ak ibal tugitik ak inyeiyo ak iye asisop.

Kondoindet notet nekinetai en Kenya konam kandonaite ko notet nekikikuren Jomo Kenyatta nitet ko kondoindet nekinomu kandoinatet en kenyishek chechang amun kisuldoen inendet boishet neki kararan koboishechin bikab emetab Kenya en oret meititayat ako netokunot . Kiyai inendet kasishek chechang kou kotoo sukulishek , koyai oratumwek, Kotoo kobotishet ak kotech sukulishek akokoin rabishek chotet chebo sukul chekitoreten kipsomaninik chemoimuchigee sikik kwak. Kiyach Koraa korik en townishek akolumda sitimok en kokwotunwek cheterter en emetab Kenya. Nitet ko ki kandoinatet nekikararan ako kiititayat en emetab Kenya, ndap ki Jomo Kenyatta ko ki chito nekitinye kandoinatet nekararan ako inendet ko kisibi tukuk tukul , tetutik chemokinigee bik chebo emetab keyochi, nitet ko kikochi inendet koyai boishet en kasarta nebo kenyishek tiptem ak angwan.

En iman kenyoru naet notet ne imuche ke ketesen naet nebo sobet, amun yon kewee sukul chito alan yon kewee sukulishek chotet chebo muswoknotet chebo kasari ko imuch kobakineti ki neyoe chito en sukul kou kele ketes naet notet nebo sobenguny chito. Inyorchigee naet Alan okilit notet nekonin iyai kasit neimokinigee asinyoru kit neimoche en sobenywan ak isuldaen notet asinyoru chepkondok alan inyoru melekto en kasit notet nekiyoe chito asibaen lokok chemiten Lokab kongunget akibaen bik chebo kokwet rabinik cheitokinigee anan rabinik chotet cheinyoru en kasinguny neitinye chito. Nitet ko kararan missing kesich naet nebo sobet amun sobet ko kit nekararan en kimugulmet agetukul nemenye en emet notet nebo Kenya, nitet ko karan ako nyoluno kesich naet notet nebo sobet.

En iman emet notet nebo kenya komii komoswek cheterter cheboe tiong'ik chotet chenyo kokere biik cheyobu komoswek cheterter en emetab Kenya ak emotinwek chebo sang, yutet alaa komoswe chutet ko kou Maasai Mara, Serengeti, kilgil, Nakuru ak komoswek alak chechang en emetab Kenya cheboe tiong'ik, komosto nechang soiti tiong'ik alaa komosto notet netokying'e biik chechang yoon inyokokere tiong'ik ko komosto notet nebo Maasai Mara neboe tiong'ik chechang ak tiong'ik cheterter chenyo kokere biik cheyobu komoswek cheterter en emetab Kenya ak emotinwek chotet chebo sang, tiong'ik chotet chekiboe en orit yotet Maasai Mara ko cheuu indarok, beleek, plekok, boinook, mososiek, ngetunyik, cheplangok ak tiong'ik alak chechang cheboe komosotet, elekiripto ko kiking'ot yotet asimamanda tiong'ik en oriit.

En iman ko kit nekararan ketililotu en sait agetukul kou yon mii tumdo nekisuldoe en kokwet Alan en kongunget notet kou tumdo notet nebo orusishek ko imuch kotililit chito en kila anan en sait agetukul amun tumdo notet nekiyoe nebo orusishek komoche tililindo ako notet kotoku kele kararan ako isuldayat tumdo notet nekaran yon kabit tililindo en bik chotet chemiten en kokwet. Kararan tililindo ako tililindo ko Mayon kenyoru tililindo chito komo imuch inyoru mionwokik cheterter ndap keyai bortonguny kotililit akiribgee amanamin miondo notet ne imuch koib murindo nebo bortonguny.

Kot notet nebo kabarastaetab lokoiwek chebo emet en oleobunu Ko kot notet nebo Kass FM, Kitwek, chamgee, Emoo, Tach FM ak Tamboyot FM ne ibu lokoiwek chekororon ako cheititotin en bik chebo kokwenyun ak bik chebo emetab Kenya ko keteshet alan kot koter nebo Tach FM nitet koibu lokoiwek cheititotin chekororon ako chemokingee bik chebo emet kou lokoiwek chotet chebo emet kosomoni icheket kou en oleu mochuchundos alan momwoe en oret neter icheket ko kikogiljigee boishet notet nebo kabarastaetab lokoiwekab emet en keteshet nywan akocham bik chechang en ole obunu kokas keteshonotet nebo Tarch FM . Tinye kabarastaoshek cheterter en taban notet nebo kabarastaoshekab lokoiwekab emet ne ikochin bik naet konai kole nee kit netot kotestai en emet. Nitet kokonu agetukul ngalalenyin akobo oletestoito tai kokwenyon en pandap tai nekipendii en emet notet nebo Kenya.

Boisiet notet nekonu anan boisiet nebo ministri inotet nebo kanyaiset en emetab Kenya, ko boisiet notet nebo kusuldaen icheget konyoiset anan tililindo nebo bortab chitugul nemiten en emetab Kenya. Boisiet ne isuldaen nekararan mising ministri inotet nebo kanyoiset ko ngalekab kerichek chebo mianwogik cheterter che imuch keboisien en emetab Kenya. Moshinisiek che ititootin ak chekororon chekiboisien kechekenen chito anan kechikilen chito agobo bortanyin anan kechikil miondo netinye chito asikeipchi kerichek chotet chekimakyinge kinyaen chito en oret ne notet ago ne naat. Nitet ko kararan mising en ministri nebo kanyaiset kosuldaen boisionotet nebo mashinisiek chekichekenen biik asikonyor miondo ak kenai kele kerichek achon che imuch kinyaen chito netinye miondo ngele oot neu nebo malaria komi kerichek chechik. Miondo notet nebo kansa, lobutik ak mianwogik alak komiten kerichek chekeboisien kenyaen chito notet nemiani.

Motore ekoshek chechang olekakilal, nitet koimuch ko kaikait sobet akkotesta kasit aketukul neiyoe chito ng'ab toree kasarta nekitikin kosob olekakilal amun yoon kakinya alaa yoon kokinyor kerichek chotet cheimuch kinyaen kosobe ak inyoru sobet alaan itesta ak sobengung nekararan nebo bortang'ung iyai kasingung nebo kotukul ak isuldaen ak inyorchike makutik ak tetutik chotet nebo kasing'ung neisuldoen chito.

kimutik cheyoon anyor nyumnyumindo aboibochi tuguk cheyoche aboiboichi kochotet koimutik ko cheu koter alan koimutik cheu mionwokik che mara konaman asimoboiboichi boishet agetugul neoyoe yoon kabit miondo alan yoon miten koimutik alak tugul kou kemeushek alan itondo nepo emet neimuch kogon koimutik alak tugul koimuch komatesta kazit agetugul neitinye chito en kongunget kou yoon kemeut o mara kemin chito bandek ko maimuch korut bandek tugul alan maimuch korurio bandek kuk kotiengee koimutiet notet nekoityin konepo kemeut alan yoon korobon robta neoo omara kemin chito minutik kuk chemiten mbarengung konyokorobon ak kolaa minutik chotet tugul chemiten en mbarengungnitet ko kimutiet neyoin komebaibaitu en tugk cheiyoe kotugul chekoto iboiboitin

Mionwokik chetinye ngokik ko mionwokik chechang ak ko imuch koborke alaan inai ilee mioni ng'okto ak ko miten oratinwek cheterter cheimuch keter mionwoki chotet chebo ng'okto, miondo nenaat soiti alaan mionwokik chenootin ko chotet mionwokik oeng, notet nebo takanet ak nebo tina, miondo nenome ng'okik soiti ko nebo tina neibu neyoe ng'okto koik kipiywet ak kosusat ng'okik alak alaan kosusat okot biik, kiit aketukul nekonyor ngokenik oot kouu tukaa komuch kosus ak ko yon kakosus kochute sumu chebo tina inotet teta alaa ko chito ak koimuch kong'em alaan imuch komiansi chito nekasus, olekitertoi mionitet koyoche kerut ng'okto chebo tina asimoityi mionitet, miondo notet akee nebo takanet nenome komoswek chotet chebo ungot chebo ng'okik che koborunoikyik ko en ng'okto notet be subendo konome kebeberta nebo ungot ak komukulit ak en che kirukik konome kora yotet ak ko ichuchuote ng'okto ak ko olee imuch Keterto kora komiten kerichek chechwak.

Oratinwek cheibe kandoinatet nebo biik en teretab pendieetab moet ko kandoinatet notet alaa naet notet nebo biik olekiterto pendietab moet, nitet ko keboishen kerichek chotet chebo kipkaa alaa keboishen kerichek chotet chebo sipitalishek asiketer pendietab moet en chito, nitet ko imuch kokon koimutiet koimeng'e chito bortanyin ak kobo pendiet notet nebo moet, ko nitet ko oreet nekararan nekimuch keter pendietab moet, elekiterto soiti pendietab moet ko yoon keboishen chito kerichek chotet chebo kipkaa chechotet konootin kekuren ndorenik chemorore ak ko inyoe kochokyin bendiet notet nebo moet en chito aketukul nebendi moet alaan nekonyor miondo notet nebo moet.

Chang korik chotet chebo konyoiset chetinye korik chebo biik chemiondos soiti kouu korik chotet alaa sipitalishek chotet che echen chemii jen emetab Kenya, kouu Jomo Kenyetta, Moi, Kapkatet, Longisa, Egertone ak Kaplong, chutet ko korik chebo konyoiset chetinye korik chebo biik chemiondos soiti cheuu miondo notet nebo cancer nebo koimutik ak mionwokik alak cheterter cheimuch koibchi biik komioso siti, chutet ko kikokochi icheket kasit nekararan neto non kimuti chito ak keweku koruitos yotet asikonyorchike ichek miondo ak konyor mieindo nebo borwekwak en chokyinet ak ko korichutet ko kirowendi alak kotom owendi alak, koot nekirowendi ko notet nebo kapkatet netinye korik chechang chebo biik chemiondos soiti chekikerchin icheket alaa cheiburen icheket asikinyaa borwekwak chemiten.